Gima biro e pacha en ni ma bengi, man Narok county. Bengi mar Equity ma ikane omenda, omenda mar county ma Narok

Gima timore kae en ni jatuo onindo e kitanda mar osiptal kendo gik thieth oluore ,to nenore ni jatuoni oingore ,ok ene hali maber ahinya koro en e od thieth kendo en jatuo ma yudo thieth.

Gima biro e pacha en ni nyako ma rawera moket pichane kaeni neno ni nigi parruok mang'eny kendo ochalo ng'at mapache ni mabor.

Joma ang'eyo kae en obila kendo obila nigi nengo nikech gin ema girito kwe e alworawa.

Gima timore kae en ni ng'ani goyo simu gi simu mar jopiny, simu mar oganda. Ok en simbe, mare en owuon.

Tich mar iko itimo gi kuyo malich ahinya kendo en tich ma ochanore ga chakre ng'ato owewa nyaka chieng ma iike.

Tijni nikod nengo e alworawa nikech tijni riwo jii kanyakla achiel. Kendo ka jii orado kanyakla achiel to jii nyalo riwo pachgi mabed gi gimoro maber

Gima timore kae en ni jotij sirkal ndiko jopiny kendo nyaka bed ni iketogi e chenro moro kata ileronigi weche mag sirkal

Gima biro e pacha ka anono tijni, en ni mae bunge kendo jo tend bunge nitiere. Kendo mae chenro mar bunge madhi mbele.

Tijni ahero nikech chieng' moro nadwa dhi kumoro mapiyo piyo, to kendo na aonge gi chenro na na onge gi mtoka na awuon mar dhi godo to kendo ne ayudo gari mane nyalo tera kuma ne adwaro dhiye, maa tich maber.

E aluora na, nikech ok en kuma pii yudre eyo mayot, kendo jii ok nyal tiyo gi ok nyal geno pii koth, koro pur e yoo mar goyo pii kawuok e aore kabiro e puothe.

Gima timore kae en ni ipuonjo. Ipuonjo kalure gi yoo ma nya sani. Kendo gima ipuonjo imenyone ji, to ji tee bedo ka nyalo neno e screen.

Ahero tijni nikech ne nitiere rawera moro mane onge gi tich, to kane oyawo tijni, no yudo kaka onyalo konyore kendo gi kaka onyalo konyo jo odgi.

Weche mosetimore en ni e nam chumbi nitiere lee kendo lee gi joma odhi bayo nyalo idho kendo, nam chumbi ji nyalo goye abal kendo nitiere welo angeny malime.

Ber ma ayudo kuom timo tijni, en ni, arado gi ji mang'eny kendo anyalo puonjogi, kendo gibe ginyalo nena ma gi miya pachgi kendo wanyalo puonjore kanyakla ka gi penja penjo kendo aduokogi e yoo mowinjore.

Ber ma ayudo kuom tiyo tijni en ni anya yudo kaka anyalo konyora kendo anyalo konyo jooda to be kendo ber a ayudo ni anyalo bedo ni apuonjo jii kendo abero ngima jok moko.

Ka anono tijni aneno ni ober nikech onyalo miyo ng'ato konyore saa asaya nikech midhiero ok ong'e sama bire.

Gini ne atiyo godo e oro ote ne joma ni mabor koda kendo kadwaro ni mondo gino ochopne gi mapiyo kata kaponi adwaro ni mondo giyud gino e yorgi gin giwuon

Wach man gi nengo kae en ni ma picha mar X-ray kendo onyiso chogo mag lwet dhano. Kendo en picha ma igoye osiptal ne jotuo.

Wach man gi nengo kae en ni mae oo eyi duka miluongo ni suppermarket kendo ng'ato onyiewo mogo. Aneno mok ngano to gi mok kuon.

Gima timore kae en ni ji obet piny e bura kendo gineno ka gichiko it gi ne ng'ama lero kendo ng'ama wuoyo kendo nitie jata chenro gi jowinjo.

Tijni ok ahere nikech en tich mar tero jii nyangu, kendo nitiere rawera moro mane oter nyangu e yorni mogamo tuo, kendo moro bende ne remone ok nyal chung' ma rawerano ne owito ngimane.

Gima timore kae en ni mae jatelo moyier kendo nenore ni ochamo muma mar donjo ei apis mar sirikal mondo oti ne ji.

Gima biro e pacha ka aneno gini en ni ma ote mar pesa ma oor ko oaye Mpesa kendo nyiso ni ng'ato ma oor ne oseyude.

Gini iloso e aluora wa kendo iluonge ni okapu ,ilose gi joma ong'eyo chuecho kendo joma olony, kendo joma osomo tijno. Tijno inya som e yor ng'icho, kaka ing'iyo kaka ng'at ma ong'eyo lose lose.

Gima timore kae en ni neno ni jogi ni gi mor kendo neno ni gia nyiepo kendo giloyo mich ei od duka mane gidhi nyiepe ni.

Gima konyo jopur e yiero kit pur monego gi ti godo, en kaka aluora gi chal, kendo tich mane, kendo kit pith mane ma gi dwaro tiyo godo. Ka en gima dwaro koth mang'eny, kata ka en gima dwaro koth matin to gi ka mbolea be nitiere.

Wach man gi nengo kae en ni, mae chiro. Kendo e chiro ni aneno ka jouso obet. Kendo gi uso kit chiemo mopogore opogore. Kendo nitiere jo nyieo be ma aneno ni obiro nyiepo.

Gima biro e pacha ka aneno tijni, en ni tijni konyo kaka jii nyalo ng'ere gi jok moko kendo rawero no lero ne jok moko kaka gima otimono tiyo.

Tijni itimo e aluorawa ni bang' ka ng'ato ose somo nyaka e mbalariany ma otieko to isidho ne osimbo kendo wede, osiepe gi jonyuol biro.

Gima timore kae en ni mae en osiptal kendo ng'ama miyo nenore ni odhi manyo thieth e od thieth.

Gima biro e pacha ka aneno gini en ni, magi nenore kaka jotend migepe mopogere opogore, kendo nyaka bedni ginie e bura ka giwacho weche mag jo piny.

Ber ma ayudo kuom tiyo tijni en ni anyalo puonjo nyitindo, kendo anyalo ng'eyo pach nyithindo kendo ginyalo penja penjo to aduoko gi e yoo makare.

Anyalo puonjo ng'ato kaka onyalo timo tijni ka an gi gima apuonje godo kendo anyise ka sama en buta kaka onego obedni timo tijni.

Weche man kod nengo kae en ni mae chalo show ground kendo joma opogore opogore lero tijgi kendo aneno tinga tinga

Ang'eyo ng'ani, en jatend migao, iluonge ni Kipchumba Murkomen, kendo en gi nengo nikech owacho weche moteno jopiny e sirikal

Joma ang'eyo kae en Ker mokuongo mar pinywa mar Kenya gi jalupne. Ker mokuongo ma Kenyatta gi jalupne ma Jaramogi Oginga Odinga ,gin kod nengo nikech gin emane gi miyowa uhuru e pinywa ka kendo gin e jotelo mokuongo.

Gima biro e pacha ka aneno tijni en ni mae jathieth kendo ong'iyo jatuo ma obiro manyo thieth e osiptal, kendo ngama miyono en daktari to ngama obetno en rawera manenore ni en jatuo .

Gima timore e pichani en ni aneno ka nyamburko ochung' e bath ndara kendo nyamburko no oyaw dhode.

Gima biro e pacha ka aneno gini en ni mae barua mar daktari mar chenjo kendo ondiko chanjo gi nengo gi.

Gima timore kae en ni nitiere mama modhi ir daktar mondo orangne lake kendo daktari marangone en daktar mar lak.

Gima kelo mor ma aneno e pichani en pesa kendo pesano nenore ni en pesa jo America miluongo ni dollar kendo pesa kelo mor.